Mae en chuny boma ma Nairobi mano miluongo ni capital city of Kenya. To gima biro e pacha ka aneno picha ni en ni aneno ofise madongo dongo mag sirkal. Kaka bunge towers to kendo achako aneno ofisego mag ji giwegi magitime ohandgi mamoko. To achako aneno ka wan gi ndara kae to kendo ji wuotho ka gitimo ka gitimo gigegi mapile ka pile.

Mondo omi itim tijni e yo makare, anyalo puonjo ng'ato ni ber ka ikwongi ichako gi miyo dhiang' chiemo maber miluongo ni ikwayo dhiang' mondo omi ocham chiemo maber mondo omi olos chak makare. Bang'e kisemiye chiemo maber, tichako imede pi mondo omodhi kasto kosemodho to irito mondo omo irwake e dipo mondo omi inyiedhe. To kapok ichako nyiedho ber kikwongo iko gigo midwaro nyiedhogodo koro kaka konteina to bang' kiseiko konteina tirwako dhiang' e dipo mar mondo mi onyiedhe. Kapok ichako nyiedho ber kikwongo idwodo dhiang'. Koro idwode mondo omi kik ochendi gimiluongo ni gwecho. Bang'e kisedwode tikwongo iweyo nyaroya dhoth matin mondo omi oywa chak. Ka nyarora oseywayo chak to koro chak biro machiegni e gigo miluongo ni thuno mar dhiang'. Bang'e to koro inyalo chako nyiedho achiel kachiel kiywayo..

Mae tich mar agriculture, tij agriculture ni en mar pidho gwen to en kod nengo saidi e alwora mara. Nengone mokwongo en ni mae en achiel kuom ohala ma jopur bende timo ahinya. Gini nikod nengo ne jodak mag alworawa nikech gitime mondo omi giyud yono maginyalo yudogodo pesa. To magi gin nyithi gwen makoka chako dongo to kendipidhogi e gino miluongo ni odgi. Omiyo gini nigi nengo saidi kaluwore ni en achiel kuom chiemo kendo kagisebedo madongo tinyalo losgi e chiemo kaka otende kata itedo mamari omiyo gini nigi chiemo saidi. Jo alworana ohero timo pith, tiluongo ni pith mar gwen to kendo pithni nigi ohala mang'eny kendo mathoth, omiyo akwayo nyaka jokmamoko ni mondo bende otim pith mar gwen.

Mae en achiel kuom agriculture, to kendo iluonge ni pith e alworana. To tijni oselokore bang' kinde e alworana ni kaka itime tinde itime e yo ma nyangafu, e yo ma nyangafu en tiende ni, tinde jopur kendo jopith pidho dhok mondo omi gibed madongo saidi mondo mi nengogi omedre, to mae itimo e alworana kaluwore ni ipidhogi chiemo moromo ni mondo mi gimed gino miluongo ni weight. Omiyo gidhi medo weight midendo gi dhowa ni kilo to bang' kagisemedo weight to iyudo ni beche medore ahinya, omiyo gini en tich maber saidi ni iyudo ni dhok miyo japur kendo japith chak mathoth kata iyudo ni dhiang' mopidh maber nigio nengo saidi kaluwore ni ringe cha iuso omiyo jopith tinde timo gini e yo ma nyangafu saidi e alorawa.

Aneno miyo morwakore maber ahinya to kendo orwako lewnigo mapek to aneno ka en nyako kendo midendo gi dhowa ni nyadendi motingo gino machalo okombe e lwete. Nyadendini aneno ka en e gini machalo got to kata kamano, to aneno ka orwako wuoch moko ma bechgi ng'eny saidi e tiende to nyadendini chalo kagima oting'o gimoro kendo e lwete makachich. Taneno ka kendo kumochung'eni gini chalo got kata kokamano to en gino ma ochwe. Akonyachalo ni kumoro ma opuke gikmoko kata machalo kaka ni idwaro los ne dhok chiemo.

Mae en tijno mar agriculture to kendo iluonge gi dhowa ni en pith. To karange maber taneno ka en pith mar diek to kendo gin diek ma nengogi nimalo ahinya, to nikech aneno ka en diel mosenyuol to tijni itimo e alworana makaluwore ni odwaro kowno manigi yiende mang'eny saidi madiek nyalo idho kendo mondo omi ogole chemo. To bang' kamano kata kamano tinyalo miyo dieggi chiemo ka ilosonegi nikech gin diekgo maber kirito maber mondo omi kokiyud yuto makare. Omiyo tijni itime alworana kani diekgi irito e yo maber kinyieonegi chiemo, to kendo kata kuondego magidake tilosonegi udi kendo ma nengogi nimalo saidi mondo omi kokiyud pith maber. Kata kamano, to diekgi e alworana imiyogiga yath mondo omi dendgi obed maber kendo mondo omi bechgi bende omed idho malo, omiyo jopith tinde timo..

E pichani aneno ka nitiere dhiang' moro kae to kendo en dhiang'no morit e yo makare e dhowa waluonge ni dhiang' ma gredi, to dhiang' ma gredi en ga ma otimne ga gimoro miluongo ni cross breeding. To aneno ka nyakoni omako dheni to kendo ochalo ng'atno matimo agriculture. To gini kelo mor kaluwore ni yuto mare ni malo kaluwore ni inyalo pidho dhiang' kamae tiyudo ni beche dhimedore sechego midhitimo uso. To uso en tiende ni idhiuse mondo omi iyud yuto gino miluongo ni profit mondo omi iyud ohala. Dheni chalo dhiang' manorit maber to kendo osedongore to kendo chalo ni japith yute ahinya, omiyo ji onego tim agriculture kata pith. To gigo makelo mor ma aneno kae kendo en ni dhiang'ni nigi mwandu mang'eny saidi, nikech mwanduge ema itiyogodo kata aka loso gikmachalo aka lewni.

E pichani endi aneno nyadendi moro kochung' to kendo mochung' kosoyo lwete ofuku, to nyadendini aneno kagima ochung' ka orango pichano kata korango gino machalo aka faras. To aneno korange kagin e kanyo machiegni kode, to kendo e pichani achako aneno gari moro ma bende ochung' but nyadendini. Aneno ka ,to kendo olornegi kanyo kaluwore ni mondo omi ochung wuotho maggi. E pichani kendo aneno yiende to gin yiendego ma opidhi kuonde mopogore kopogore. Kendo kachak arango pichani maber tachako aneno boche, gin bochego marachar gi marotengego mokikore to kendo chalo kagima koth moro dwaro chwe kae saidi. Achako aneno gino machalo aka lum, kendo kae chalo kagima nigi koth makare nikech lum bende nikae machalo kagima..

Gima biro e pacha kaneno tijni to aneno ka en tijni en tich mar pur. Aneno nyadendi moro kae ka omako lowo to en lowono motime pith. Gigo achiel ma nyalo bedo ni opidh kae en yien, kata inyalo pidho gino machalo kaka chiemo moro amora omiyo gima biro e pacha aneno tijni en to aneno tich mar pith mitimo e aluora matindo tindo kata madongo dongo. Kendo tijni en achiel kuom gigo makelo mwandu nikech kipidho yien go to kaendo ib iro yudo ka gidongo kendo inyalo i kodgi eyore mang'eny saidi. To kata ka en chiemo to ibiro yudo ni opidhgi kendo gibiro timo maber mondo mi gikony ji e yudo chiemo makare. To gima biro e pacha kae en ni ji timo gino miluongo ni ohala. Omiyo mae gimoro achiel ma bende imedo kwa gini mondo otim. Gima chako biro e pacha kae en ni aneno ka gima tijni ber kendo nyakoni chalo kagima nigi pesa

Aneno ka ji wuotho kae to kendo ochalo na taon. Gimabiro e pacha kae en ni jogi wuotho kagitimo shugli gi kata gino midendo ni gitimo gigo mayudore e boma. To kendo gimachak biro e pacha kae en ni mae chalo bomano maduong' saidi ma oting'o ofise madongodongo e chuny mar bomani, to kendo gimachako aneno kae mabiro e pacha en ni taonni kata bomani en bomano moriti ke ndo molos maber kaluwore ni aneno koler to kendo onge kata gigo molil e chuny bomani. Bomani kendo aneno kanigi yorego kata gino miluongo ni apaya makare, kaluowore ni geche madongo ka kod matindo bende aneno karingo e yoregi. Achak aneno jogo kendo aneno kuondego molosi ma ji nyalo yueye kata kaka tent nikech aneno kogurgi kae to kendo jalno manyalo yudo kata mondo omi odwar noyue nyalo donjo mondo omi oyueye. Achakaneno e i bomani ka en gi..

Mae en achiel kuom pur ma ji timo e alworana. Tanyalo paro ni nasetimo tijni e gino miluongo ni e puodho. Gima anyaparo ni notimorena en ni nayuto ahinya to kendo en puro to kendo en gino makelo mwandu saidi. Gima notimore na en ni nanyieo kodhi manigi nengo mamalo to kendo kodhi mananyieo ni narite maber kadoyo puothani manasepitheno to kendo bang'e kanasedoyo manoluore aka dwarore, nayuto ahinya. Achiel kuom yuto manayudo en ni nayudo ohala e wi agriculture manatimoni. Gimachielo manotimorena marach to en ni kokirito chambi maber kendo gino miluongo no oduma sama pod odongo to tuoche matindotindo kendo kata madongodongo nyalo kethe. To gimanotimorena en ni mago manokethore ne tin maloyo mago mane otimo maber, omiyo ma en gino achiel minyalo tim kaka..

Achiel kuom gigo makelo mor mabet anyalo rango e pichani en ni aneno ka wan gi ndarago molos makare ma gigo machalo kaka nyamburko nyalo ringe to kendo aneno ka geche nitiere kae madongodongo moting'o gigo maber kitero kuonde mamoko kaachiel kuom geche matindotindo mitiyogodo e ting'o abiria. Gimachak miya mor kaneno kae en ni aneno ka ji timo tijegi matindotindo kendo madongodongo kaneno jalno moting'o gikmoko ka otero kumachielo kogolo kumoro. Gimachak meda mor kae en ni aneno kanitiere teyni ma oket kendo ogur e bath nderni ni mondo omi omenyne ji yore kosegik sanono mar gotieno. To kendo ochalona bomano mar nairobi ma idendo ni chuny boma maduong' mar piny mar Kenya. Gimachielo machak meda mor en ni ji timo ohala ji nie kuondego maggi magiuse kendo kagiyudo kastamas, omiyo pichani miya mor ahinya.

Ng'eyo madwarore e tijni en ni mondo mi ichak tijni ber ka ikuongo dhi e gino miluongo ni training e sikunde moko matindo tindo kata inyalo bedo gi jalno matimoni training miluongo ni puonjruok mondo mi itim tijni. To kendo ng'eyo machielo madwarre en ni en tijno mar lwedo madwaro paro mathoth mondo mi ilos lewni kata itweng' makare nyaka ibed gi ng'eyo moko kata matin kuom gino midwaro ni mondo mi ilos ne customer. To kendo gigo achiel kuom madwar achiel kuom gigo madwarre en ni nyaka ibed kod gino miluongo ni charan. To charan e gino miluongo ni masin ma itiyo godo eloso gigo machalo kaka nengni. To kendo achiel kuom gigo madwarre en ni odwaro kumoro ma nigi space ahinya ni mondo mi kendo itime eyorno makare. Tijni mondo ki iichak itim dwarre ni nyaka ibed gi gino miluongo ni makas kaachiel kod usi mitiyo go e tweng'o.

Mae en doho mar Kenya, kendo en kuma iyale buche matindo kaachiel kod madongo manyalo bedo ni osebed kiyalo e buche matindo egwenge mamoko to kotamo gi ahinya to gichopo nyaka eodni mondo mi olosgi. To ka achako anen picha ni to achako aparo ni kae kuma iyalega jogo motimo ketho matindo kod madongo to kendo kae ema oting'o ga jogo miluong ni okil kata jang'ad bura. Gin jogo man gi lony mamalo kendo opuonji mondo mi tim tijno mar yalo bura. To kendo gima chako birona e paro kaneno pichani en ni nitiere jogo mabende ondiki mabende ondiki mondo mi otim tije matindo kaachiel kod madongo to kendo ichulogi ni ka mano achiel kuon yuto margi. Ma en od od bura momi luor saidi epiny mar Kenya kaluwore ni ok oyie ni ng'ato ang'ata mondo mi odonj eiod burani atho yaye.

Aneno ka nitiere nyithindogo auchiel ma oriwore mondo mi ogo pi. Goyo pi en gino. mittimo nimond mi igol pi elowo mondo mi ochopi e gigo ma ichiko mondo mi iting' goido pi. To kendo aneno ni nyithindo gi gin gi mor saidi, kaluworeni chalo ni ne girango ng'ano magoyogi picha. Achako aneno e picha en gi gigo mag ting'o pi machalo kaka kibuyu to kendo aneno ka oketgi e odno e gino moger mar goyo pi. Achako aneno kabut i kaeni nitiere gigo mopidhi kaka rabolo to kendo aneno ka ochiel odni mar goyo pi kata gini mar goyo pi kaluwore ni sing'enge nitiere kae. To achako aneno ni bathe kae nitiere yiendego manigi mangimagi chalo ni ber saidi kaluwore ni aor ni tiendeni

Gino ma aneno e picha ni kendo mabiro e pacha en ni kae aneno jotelogo madongo dongo e sirkal kagikelo kaka gitimo tijego moluwore mondo mi gikel ne jopiny kuondego miluongo ni mashinani. Aneno jatend sirikal kochung' gi joge to kendo opuonjogi kata inyise gigo mosetimore egwengego mane odhiye limbe. To mkendo aneno ka en achiel kuom timo gino miluongo ni lony midendo gi dho wasunge ni digital transformation. Lony en tiendeni ipuonjo jowa mondo mi oti gi wechego mag mbui etimo tije gi mamoko manyalo bedo kaka agrikacha kata dongruok gi moko madongo kata matindo ekuonde moko .To mae en achiel kuom tich maber minyalo tim ni jopiny gi jotendgi kaluwore ni jopiny chulo osuru mondo mi okelnigi dongruok ekuondegi mamoko duto e piny mar Kenya. Omiyo en gino maber ni ipuonjo ji etiyo gi gigo mag lony ma

Gima timore kae chalona ni ji timo gino miluongo ni puonjruok. En puonjruok midengo gi dho wasunge ni awareness. Aneno kagima kae chalo kagima ipuonjo ji kuom gino ma iluongo ni tuo mar kansa to ipuonjo gi ni mondo mi gigeng' tuochego mag kansa kendo ni mondo mi ji obed gi ngimago makare. Aneno ka opog gi e kidienje ka kidienje to kendo jogo man gi lony eweche mag tuono kata e geng'o mag tuono aneno ka miyogi puonj makare. To aneno ka gitiyo gi gigo machalo kaka laptop kendo gigo ma tiyo gi gigo kendo gigo machopo e mbui mondo omigi weche mahoth. Achako aneno ka kuondegi en kanyono molosi e yo mamalo to kendo en kanyono manigi tich maber saidi mar puonjo jopiny eweche go mag geng'o tuoche machalo kaka kansa. Aneno ka jali be oikore mar winjo.

Gino mabiro e pacha ka aneno picha ni en ni aneno kae kaji timo gino miluongo ni thieth. Kendo jogo mani kae aneno kagima gichalo na jo puonjre kendo gin jopuonjre ma ipuonjo tijegi mag timo thieth, aneno kaka kae gin gin gi jogo manigi lony kata jogo ma inyalo wach ni jopuonj madongo kapuonjogi ni mondo m,i gitim gini eyo makare. Omiyo jogo ma aneno kae gin nyithindo kata jogo manie tiegruok mar bedo dakteche ni mondo mi gitim tijno mar thieth eyo makaree. To kendo achako aneno kae kagima ipuonjogi kaka inyalo tim bero gino ma iluono ni surgery to aneno kagima jalni mapuonjogi kata japuonj gi oting'o gima chalo makas kotimo godo bero. Omiyo ma en achiel kuom timo dongruok ewechego mag thieth.

Aneno e picha ni kopoge nyadiriyo. Aneno kae kanitiere bathe korka chwich aen ni neno kar goyo mafuta kata gino miluongo ni petrol. Aneno jo nyamburko ma ogudore ni mondo mi omigi mafuta. To aneno kagima chaloni mafuta mafuta man kaeni nyalo bedo ni ok rom, nikech ji mathoth oriwore kae ni mondo mi omigi mafuta. To e bathe korka acham koni aneno jalno machalo kaka jatelo e idara mar mafutani ka chalo kagima nitiere tijno motimo ni mondo mi mafutano ochop ne ji kaka jogweng' kata jopiny. Mafuta en achiel kuom gigo ma itiyo godo e apaya gi nyamburko ni mondo mi gitim tijego matindo tindo kata madongo dongo. Mano e gino maneno e picha ni.

Ng'eyo mokuongo en ni nyaka ikuong ifueny kata mondo mi kapok itimo tijni ber ka ikuongo ifuenyo kendo ing'eyo ni en tuo no mane machando machando anguro. Anguro en en gigo achiel mitimonegi pith mondo mi itim ohala kata iyud ohala to kendo gino manyaka ikuong ing'e en ni mae en nyathi anguro kendo nitiere kaka ber kitimone gino miluongo ni chanjo. Nyalo bed ni en gi tuo kata nyalo bedo ni nitiere gino ma ber ka itimone kapod otin. To kendo oh gigo kendo manyalo dwarore e tijni, en ni nyaka ibed gi gino ma itimone godo chanjo. To kendo kapok itimone chako timone thieth, ber ka iruako gigo ma iluongo ni gloves. Gigo ma iiyo godo ni mondo mi irit godo lweti. To kendo kapok ichako timo tijni, dwarore ni mondo mi ubed ji mathoth. Unyalo bedo ji ariyo kadhi mbele ni mondo mi ukonyru, mondo mi tijni odhi obed maber.

Achiel kuom gigo makelo mor kaneno karango e picha ni en ni, aneno kagima ji nitiere ka ji mathoth to kendo achako aneno ka kae nitiere gi gino mailuongo ni lee. To gigo makelo mor kae en ni ji riwore mondo mi odhi otim kendo orang lee gi. To achiel kuom lee gi kelo mor zaidi ka neno gi wang' gi wang'. To aneno ka lee ni ipidhe gi jogo miluongo ni tourists. To kendo en gino makelo mor ni ipuonjori mathoth e wechego mag lee kendo lee gin gigo mabeyo madwaro arita zaidi ni mondo mi gimedwa ohala gikelnua ohala e pinywani mar Kenya. Aneno ka jogi gin gi mor ni lee ni onge kata gino matimonegi marach to kendo lee ni bende en be aneno ka jogi ohere kendo miye gino machalo ka rabolo mondo mi ocham. Mago gigo makelo mor saidi.

Gini yudore e aluora mara to kendo aneno ka en gino miluongo ni rombo. Rombo en gi en pith makare ni en gi mwandu mathoth. Itiyo kode e yorego mag chiemo kaluwore ni ringe mit saidii to kendo inyalo usi mondo omedi ohala. Kendo gima chielo en kopogore gi ring'o en ni romboni nigi pien to pien to pien ni nigi nengo saidi kaluwore ni itiyo kode e loso gigo machalo kaka lewni, ongeti kata wuoche. To bang' mano, iyudo ohala kend okonyo ji mathoth e gwenge. To gini thoro yudore mana ekuondego mani gi chiemo kendo midendo ni lum. Lum en gino mochuno kapok ichako timo tijini to kendo ni mondo mi iyud ring'o makare kata rombo makare manyalo miyi ohala en ni nyaka ikuong ipidhe eyorego maber kendo nyala imiye chiemo makare. Rombo en achiel kuom pith man gi nengo e kuonde duto.

Gino mabiro e pacha karango picha ni en ni mae en kuondego ma igoloe omenda kata iketoe omenda. To kendo en gino en kanyono miluongo ni Safaricom. En kambino maduong' matimo tudruok kaluwore ni gin gitimo tudruok eyorno mar yamo. To kendo aneno jalni kadwaro ni mondo odonji mondo mi ogol kata omenda ne kata mi okonye eyorego mag tudruok. To en achiel kuom gino maber makelo tudruok ne jopiny. Kendo gino machak biro na e paro en ni en achiel kuom yo mar puonjoji e weche go mag lony e aluoragi. Ibedo gi lony e gigo matimore e mbui kendo mondo mi ing'e achiel kuom gigo matimore e gwenge. En yorno mar tudruok kaluwore ni, yot mondo mi igol wach achiel kachiel kumoro kendo ma ichak iter ne jalno machielpo kuma chielo.

Katemo nono gino marango e pichani to aneno od no miluongo ni manyatta. To manyatta ni kendo kachak anene tobiro e pacha ni jogo madake e od ni miluongo ni akumba kata manyatta en jogo ma onge nyalo mar gero udi go madongo to kendo iluongo gi ni gin Maseche. Kendo aneno kagima jogo mobedo e mbele dhodni gin miyo to gi nyithindo. To gichalo jogo ma gin Maasai. Akumba en achiel kuom udi ma igero ga gijogo ma ok ohero gero udi madongo nikech gisiko giwuotho ka gimanyo gigo machalo kaka pi kata chiemo. Omiyo ok gidag ga kuma gibede nyaka chieng'. Koro omiyo gigero udigo matindo kata miluongo ni apapla gi ni mondo mi seche go magidwaro dar to kik migi tich matek sama gidar. Manyatta en achiel kuom ute mabende ji ohero kaluwore ni jogo matimo pith mar dhok.

Atemo rango pichani to aneno pundni ang'wen. To pundni gi chalo kagima otwe negi osigo e ng'egi. Tokendo ginachalo kagima giywayo gimoro kendo kagima gitemo ni mondo mi giriwre mondo mi ginywak ne osigo motwe ne gi. To kendo achak aneno ka gima pundni gi ichiko gi gi jalno manyako kendo morwakore maber. To pundni gi aneno kagima gintiere e kwoyo. Kendo kuma gintiere ni onge kata e lum. Gima chak biro e pacha en ni kuma gintiere ni en kuno motuo to kendo mok yud koth mathoth kata maber. Omiyo punda en gino makonyo e yore go mag tingo osigo ka igolo kuma bor titero kamachielo. Omiyo punda bende en gino makonyo saidi ne jogo manikuonde maboyo.

Achiel kuom weche gi maniigi nengo e pichani en ni jogi timo gino miluongo ni ler. Gitimo gino miluongo ni ler e apaya ni. To kendo aneno kagima e gitimo golo gigo miluongo ni takataka kata yugi. Ler en achiel kuom gigo maber engima dhano. To kendo aneno ka jalni ne chalo kagima odonjo e chuodho kendo chalo kagima nochoko taka kata yugi ni mondo mi ogolgi kuonde ma ok onego gibedie. Omiyo ber ka ji timo ga ler pile ka pile. To kendo aneno kagima oting'o opaw gino ma itiyogodo mar golo gigo maricho richo. Achiel kuom gigo monengo mi ber kitimo samitimo ler en ni kik imak yugi go gi lweti. Aneno ka jal machielo bende chalo kagima timo tijno mar golo yugi koketo e bathe mondo mi ogol gi kanyo.

E pichani atemo rango jalno moketo gino miluongo ni headphone e ite. To kendo jalni achak aneno ka mbele ne en gi laptop. To kendo ochalo jalno motudo gino ma ni e ite gi laptop. Kendo achak aneno kagima jagoni ochalo kagima odiyo laptop kata otimo gimoro e laptobni. Mano gino achiel ma idendo ni otimo dongruok mar e mbui. Kendo otemo ng'eyo weche go kata nonro matimore e mbui. Mbui en achiel kuom kuonde go minyalo yude weche kata thuond weche. Machalo kata kaka abari. Mondo mi iwinji gigo matimore e gwenge duto. To kendo ochalo jalno manyalo kata bedo ni timo ohala moro e yorno mar mbui. Omiyo mbui en achiel kuom gigo ma ikwayo ji e gwenge kata kuonde duto mondo mi gibed gi lony. Ni mondo mi ging'e gigo matimore kuonde duto.

Katemo rango pichani maber to aneno jogo ma iluongo ni Maseche. Kata ka ok gin Maseche to gichalo na jogo ma chalo kagima ni e sherehe. Jogi chalo kagima gin e nyasi moro to kendo nyasi gi ni chalo notelnegi gi jodongo kata jogo molony kata jogo mong'eyo weche go mag nyasi. Aneno kagima girwakore kendo girwako gigo manyiso ni gihero nyasi margi. Kendo aneno kagima gin gi gigo ma gidusore godo kaneno ka moko orwako gik moko e wigi kendo otweyo gik moko e wigi. Achak aneno ka moko bende orwako lewni go ma ginwalore godo. To kendo aneno kagima gin nyiro ka achiel kod joma chuo. Nyasi en gino makelo mor kendo riwo ji duto e gwenge. Omiyo en achiel kuom gino mamedo kelo hera, dongruok kachiel kod medruok ne ji e gweng'. Omiyo aneno kagima gin gi nyasi kendo gin gi mor saidi e pichani.

Katemo rango pichani maber taneno gino mondik ni tax. To kendo kachakarange maber to aneno gino machalo ka kalam. To kendo achak aneno ji ariyo mang'iyo kor kachich ka achiel kod achiel mang'iyo kor kacham. Kendo achak aneno ka kalam ni oket e wi buk moro. To gima biro e pacha kaneno gimondik ni tax en gi dholuo iluongo ni ushuru. Ushuru cha en gino ma jo timo ga ni nyaka ichule kendo nyaka mi ichul gino ka seche go mitimo ohandi moro amora. Ushuru en gino ma sirkal temo tiyogodo ni mondo mi gichok mwandu kata omenda mathoth mondo mi gitem ne godo ji dongruok e gwenge kata kuonde gi mag dak. Omiyo kaka japiny kata kaka ja Kenya ber ka ichulo ga ushuru. To kendo en gino makelo dongruok e piny. Kendo miyo sirkal yot mondo mi otim ne ji tich. Omiyo pacha kaneno gini to aneno dongruok to kendo aneno gino ni ji nyalo timo go maber.

Katemo rango pichani taneno jogo machalo ni gin dakteche to kendo kaluwore ni aneno ka gima girwako kandho kata lweni go ma dakteche rwako sama gin e tich. To kendo aneno ka gima ot ma gintiere ni chalo ni en osiptal kata en wod. Odno mar thieth mithiedhe jotuo. Katemo range maber tokendo achak aneno jogo miluongo ni wasunge kagima gibiro konyo ji. To kendo chalo kagima ni od thieth kae chalo kagima inyalo bet kata ni ithiedho jotuoche mopogore opogore. Kata nyalo bedo ni gichango ne jomoko remo. Achak aneno dakteche gi kagima gin jogo maloso ngima ji to kendo gikonyo jotuo. Achak aneno wasunge gi kagima gitemo loso gi jogo matuo kendo gimiyo gi hera mang'eny saidi ma dwarore. Omiyo a kae an aneno mana od thieth. Tokendo aneno otendni mag jotuo ma iketogie ka giyweyo sama giyudo thieth.

Katemo rango pichani to aneno jogo mabedo machalo na kagima ang'eyo gi. E pichani endi aneno jotelo mag piny mar Kenya. To kendo gin gi lemo madongo dongo e kuondego mag sirkal mar Kenya. E pichani endi aneno jatelo ma en ga muofu to kendo aneno ka gima gin e riwruok kata gin e bura moro kagima kendo chalo kagima giloso wach no maduong'. Aneno kendo jatelo moro kae madichuo to kendo ochalo na jalno masega neno. To kendo aneno ka gima otemo rango gigo madhi mamedo timore e od gi magitime bura ni. Aneno ka gin jotelo ariyo ma mon ka achiel kod adek madichuo. Ka kendo aneno ka gima gin gi gigo matemo kowo duond gi kendo iluongo gi kendo idendo gi gi dho kisungu ni microphone. Omiyo jotendwa gin jogo matemo chwalonwa gigi maber ka sirkal timo.

Katemo rango pichani maber to aneno mine ariyo mobedo e situl. To kendo aneno kagima miyo achiel oting'o nyithindo ariyo kachiel kod machielo tobedo kendo obedo ka onge nyathi moro amora moting'o. Achak aneno chien gi kacha cha ka nitiere jalno ma dichuo ma kendo chal kagima omako lwet nyathi moro. To kendo nyithindo bende aneno kagima ng'eny e pichani. Jogi chalo kagima nyalo bedo ni ang'e gi kata kendo ging'ere kaluwore ni gitemo konyo nyithindo matindo kendo gimiyogi arita makare kendo gineno ni gindongo e yo maluwore. En mae en achiel kuom rito nyithindo kendo miyogi gino miluongo ni kony. Nyithindo en mwandu kendo ber kikonyogi gi joma dongo. Omiyo kaluwore gi kaka aneno gi, ber kagima jogi duto be imiyogi gino miluongo ni kony e yo no mar omenda ni mondo mi kaka girito nyithindogi obede yo mawinjore. Omiyo aneno kagima gi e odno mar mabati. To kendo od ni ok ochal kata ot maber. Ber kikonyo gi.

Kaneno gini to gima biro e pacha en ni aneno dongruok e yorno mar ohala. Kaluwore ni aneno miyono machalo kagima timo ohala e tie yo. Achak aneno chuo adek makendo chalo kagima gi dhi e chiro. Kendo chalo kagima gidhi manyo gigo maginyalo bedo ni gichamo kata gidhi nyiepo. Aneno ka chuo adek gi chalo kagima gitemo rango gimoro ma iuso kendo chalo kagima gino chalo ni omorogi. Ohala en gino makelo dongruok ok ne piny kende to but kata e gwenge. Kendo ohala en achiel kuom gino makelo mwandu kata gino miluongo ni omenda mathoth. Omiyo gima biro na e paro kaneno gini en ni aneno jogo mowuok oko mondo mi gikel dongruok e yorno mar ohala kendo giuso gigo mopogore opogore. Omiyo ijiwo ga ji ni mondo mi gitim ohala kaluwore ni ohala en gino maber maketo ngima ji kuno maber.

Magi gin diek. To kendo gin diek ma irito e yorno marang'iny mamalo. Aneno ka diek ipidho gi kendo gini chalo ni ipidho gi gi jalno matimo gimoro miluongo ni pur kod ohala. Diek en achiel kuom gigo man gi mwandu mathoth kaluwore ni en gi chiemo to kendo inyalo use mondo mi okel mwandu. Diek kendo en gigo makonyo ni itiyo gi piendgi mondo mi olos gigo machalo kaka lewni kata ilosogodo gigo machalo kaka wuoche kata ongeti. Omiyo aneno kae ka gin diek moriti kendo imiyo gi chiemo kuma gibede. Aneno ka gima gin diek ma dend gi ler kendo chalo kagima ithiedho ne gi kata itimonegi arita mar thieth maber. Aneno kagima nitiere diel moro kanyo machalo kagima osenyuol. To kendo aneno kirite gi min gi ka imiye chak. Kendo aneno ka odhoth kuom min gi. Achiel to aneno ka gima omi chiemo mathoth kendo aneno kagima chalo kagima osechiemo kendo ma koro oyueyo.

Gino matimore e picha ni en ni aneno ka nitiere daktari ka achiel kod jatuo. To kendo aneno kagima daktari ni otemo lero jatuo kata jatuo temo pimone gino machande. To kendo aneno kagima daktari ni otemo rango e mbui ni en ang'o manyalo bedo ni thago jatuo. Kendo aneno kagima gitiyo gi simo no mang'ongo miluongo ni tablet. Aneno ka daktari ni orwako gino mar thieth kendo minyalo pim godo jatuo ni chunye gwecho maromo nade. Omiyo ma en achiel kuom konyo jogo man gi chandruok mag tuoche matindo tindo. Kendo achak aneno ka gin ji ariyo kaluwore ni thierth moro dhi mbele e kind gi kae. Achak aneno kagima girwakore mopogore. Nikech daktari orwako gigo mage mag timo thieth kachiel kod jatuo bende orwakore maber ni mondo mi omi odhi otimne thieth.

Katemo rango maber pichani to aneno jogo manigi lemo madongo dongo e sirkal. To kendo chalo kagima ne gin e romo moro maduong' ni mondo mi gilos weche madongo dongo mar konyo jo piny. E picha ni endi aneno jalno miluongo ni Aden Duale. Aden Duale en jalno mochung' ne weche go mag thieth duto e piny mar Kenya. Kendo aneno ka en gi jogo makonye e yore go mag tich kendo aneno ka gin mine ariyo ka achiel kod jalno ma dichuo kendo. Aneno ka ng'e gi kae nitiere banderano mar sirkal mar Kenya. Kendo aneno ka ng'eye e ng'e gi kacha cha e kor ot nitiere pichano mar ker mar Kenya William Samoei Ruto. Duale chalo jalno ma goyo ero kamano kata chalo ka gima opamo ni nitiere gino momore saidi. To kendo aneno ka gibuonjo. Chalo kagima gitimo tich moro maber kata nitiere gino maber motimore.

E pichani endi aneno jalno ma dichuo kendo en kijanano matim machalo kagima ni e ng'anyo. Aneno ka kijanani owuok kendo oting'o banderano mar Kenya manyiso ni en e ng'anyo moro makwedo gimoro matimore e piny ni. To kendo ochalo piny no mar Kenya. Gima biro e pacha en ni jalni ok mor gi gigo matimore e piny ni to kendo okwayo ni mondo owinje. Kendo aneno ka obolore kendo ok oting'o gino moro amora kaka ojalo. Kata gino manyalo bedo ni en marach. Omiyo ma en achiel kuom kwayo mar jogo matindo ni mondo mi sirkal owinj gi. Nyalo bedo ni sirkal ok ti negi maber. Kata nyalo bedo ni sirkal ok kony gi. Omiyo aneno be kendo ji mathoth e ng'eye. To kendo chalo kagima gikedo gobila manyalo bedo ni kiro negi gigo mathung'o wang' gi ma iluongo ni iro mar teargas.

Katemo rango pichani maber, to aneno jogo matemo timo gimoro miluongo ni thieth ne dhiang'. Kendo aneno ka gima jogi omako dhiang'ni afuanda. To kendo gin ji mathoth ni ng'ato achiel kendo aneno ka gima chalo elo ni mondo mi oyar dho dhiang' ni. Tokendo chalo kagima gidwa miye yath moro gino miluongo ni kago dhiang'. To gin jogo machalo ni timo pith mar dhok. To kendo kago dhiang' kata miyo dhiang' yath en gino marito dhok kendo miyo gi ngima makare ni mondo mi gigol ring'o maber kata mondo mi bech gi obed makare nikech arita mar gi ber. Omiyo ma en achiel kuom gigo ma jopur kendo jopith mag dhok timo. Jogi kendo chalo na jopuonjre machalo ni gin e tiegruok mar timo pith makare. Omiyo pidho dhok kata rito dhok kata timo ne dhok chanjo en achiel kuom gigo makelo dongruok ne dhok kata chaiye magwa.

katemo rango pichani makare, to aneno yawuoyi matindo ka gin e iro moro. To kendo iro ni chalo kagima gin e kedo gi jogo miluongo ni polise kata jo arita kwe. To jogi chalo ka gima gin e kedo ni gitimo gimoro miluongo ni ng'anyo. Kendo gitime e apaya kendo e chuny boma ni. Aneno ka gin ji mathoth. To kendo aneno ka giwuok oko ni mondo mi gikel lokruok. Achiel kuom ng'anyo en ni joma tindo kata jogo ma ng'anyo dwaro ni mondo sirkal owinj gi kendo otim ne gi gino mowinjore. Nyalo bedo ni sirikandgin ok mor gi. Kendo nyalo bedo ni sirikandgi ok tim negi tich madwarore kaluwore gi chik. Omiyo ma en achiel kuom kwedo sirkal. To kendo jogi chalo ka gima giting'o gigo machalo ni kidi ni mondo mi giked godo kod afisa gi. To kendo afisa gi chalo ka gima kiro ne gi gigo moting'o iro malungo wenge ji.